Kaluwore gi pichani, gima timore kae en niya, jalni ng'ado dhiang'. Onego dhiang' koro oyang'e mondo ogol ring'o. Ipodo piene oko mondo ring'o ema odong', korka opoge minyalo tedi kasto ichamo. Joma ohero ring'o gin ga jo Maasai, kata joma moko be pod oheroga mana ring'o omiyo ring'o mit ahinya.

Kaluwore gi pichani, gik makelo mor ng'eny eiye ka. Mokuongo, aneno ka mae otel, to otel en kama ichieme. Ichame chiemo mopogore opogore machalo kaka rech, gweno, chae gi chapat. To kanyo ema dhano winje maber. Ka gibiro eiye kanyo to gimor ahinya nikech gichiemo to gigo mbaka to gimiel. Emomiyo kanyo kelo mor ahinya moloyo kuonde duto. Omiyo otel en kumaber ahinya.

Kaluwore gi pichani, an gi sigana manyalo nyisou kaluwore gi gima omiyo ok adwa gini kata ok ahero tijni. Mokuongo tijni, en ting'o pi gobuyu, tiketo e ng'eyi to itwe tol ewiyi, titing'e eng'eyi. Tijni gima omiyo ok ahere en ni ijonyo ji ahinya. Kendo kiwuotho kanyo to ia ni onding'i rami mok maber. Omiyo ok ahero tijni nikech pigno pek kendo kiketo inding'i kamano to onding'i nyalo tur.

Kaluwore gi pichani, anyalo lero gima timore kae. Mokuongo, gimatimore kae en ni mae bungu to kwath, dhok chiemo e pap. Koro owacho ni ng'ani kwayo kata dhok chiemo. Mano e gima timore ka. Dhok chiemo e bungu but got. Kendo ma ema emomiyo ma ema kelo ber kuom dhok kata rombe..

Kaluwore gi picha ni, tijni oselokore e alwora bang' kinde modhuro. Gimomiyo tijni oselokore nikech tinde joma pidho rombe thin, kasto kuminyalo kwagi be onge. Omiyo tinde ji owe timo tijni e alworawa. Omiyo tinde ok ginyal pidho rombe, nikech rombe tho, tho athoya sa ka sa. To okginyayudo yath manya thiedho rombe, omiyo dhano noweyo pidho rombe, sani dhano timo ohala.

Kaluwore gi tijni, ber mang'eny ma wayudo e tijni, mokuongo en ni tijni kelo pesa, pesani japur tiyo go e ng'iewo chiemo kata timo go gige ot. Mar ariyo, tijni miyowa tong'. Gweno ka osenyuol, to omiyowa ton g'. Tong' gi watiyogo, japur tiyogo kaka chiemo. To en chiemo maber ahinya kendo en gi madini mopogore edend japur. Omiyo ober. Mar adek, tong' gi japur nyalo uso to oyud godo pesa. Mago emomiyo tijni ber ahinya.

Kaluwore gi tijni, anyalo nyiso sigana momiyo ahero tijni. Mokuongo, tijni ber ahinya, kimiyi diel, to diegi konyuol to nyalo miyi pesa. Gimiyi pesa nikech inyalo uso diel to iyudo pesa. Mar ariyo, diel nigi mbolea mboleche ma en gogi, kitero e puodho to itiyo godo cham tiyogo kaka mbolea nikech gin madini mopogore opogore. Mar adek, diel tije yot kendo en ok odwar ni kwaye. En kotweye ebungu to ochamo ochamo bungu kanyo kasto en aena maber.

Kaluwore gi pichani, anyalo loso chiemoni eyore mopogore opogore. Yo mokuongo, anyalo bule, kasebule maber, to amoye echieng'. Kosetuo molosore maber, to ang'ade matindo tindo. Kase ngade matindo tindo to aluoke malergi pi maliet. Kaseluoke gipi maliet to achiele maber. Bang' kose chuakore mobedo mayom korka achiele gi nyanya gi gimoro amora tee mar tedo. Kase lose maber to anyalo chame ka koro en chiemo mamit ahinya.

Kaluwore gi picha ni gimabire pacha kaneno gini en ni, mae dhiang' moyang'. Dhiang'ni oyang'e mondo oyud ring'o kuome, ring'o gi itiyogodo gi japur e yor chiemo, omiyo chamo ring'o en gima ber ahinya kendo en okelo madini ahinya a del. To gimabiro mok marariyo kaneno gini aneno ni dhiang'ni samoro notho, toyang'e. To koseyang'e kama, samoro orach gi ngima dhano. Emomiyo okane kober. Samoro thuol emokaye momiyo otho, kata samoro oyang'e ayang'a nikech ne jogi dwaro chamo chiemo. Chiemo ma chalo kaka ring'o, emomiyo noyang'e.

Kaluwore gi picha ni, kaka anyalo loso chiemo ni en kama. Mae cha chak motedi. Koro, kasebedo gi chak, to chagni akwongo amure. Kasemure to aketo pi. Kaseketo pi, pi kata kikombe moro achiel. Koro kaluwore gi ng'ama dwa madho chae. To aolo pini. Ka pini oseyienyo to aketo chak. Ka chagni, chak oyienyo maber to aolo sukari gi majan. Kaeolo mago to achwake ma buoyo wuogi marum te ma chak chung' makoro ok gol buoyo. Mane e kor ka chae no ochiek maber minyalo madhi kendo ogolo harufu mamit ma ok nyal lewo chunyi. Emomiyo ahero cha chak.

Kaluwore gi pichani, anyalo lero gima timore kae, gimatimore ka en ni ma ne nyasi moro moketi nikabila moro. Koro jogi noyang'o ring' dhiang' kata diel kata rombo. To diendni notede gi waru, to waruni nopoke to ok ong'ade matindo tindo, opoke apoka to onyume kamano. Koro gima gitimo sani ni itoko ne ji esan kasan. Itoko neji ring'o mondo gichiem,

Kaluwore gi pichani, tijno itiyo e aluorawa eyo machalo kama. Magi diek, to diegi meke ng'ato. To diegi iwegi aweya to gichiemo achiema nono maonge tol. Giwuotho awuotha to kagisechiemo to giduogo dala. Kagiduogo dala to wuon go nyalo nyiedho diek magolo chak godhiambo. Emomiyo ji ohero pidho diek. Mano etich matimore aluorawa sani.

Kaluwore gi pichani, anyalo puonjo ng'ato tiyo tijni eyore mopogore opogore. Mokuongo, ka in gi puodho, ipuro puodhono mabed maler kas tigoyo duonde maboyo ipuodgho. Kasto ikawo nyithindo mar olemoni matindo tindo moseloth tipidho e duonde go. Kisepidho e duondego, to duondego ineno ka ilosogi maber maonge kaka buya nyalo ti. Ka isetimo kamano, tiweyo gino ma nyaka lodhi mabed maduong' koseloth maduong mochiek to ikunye gi mulo mos mos. Migol gi mayom maok oke oduong'o kata olemono. Mano e kaka inyalo ti tijni.

Kaluwore gi pichani, tijni nigi nengo e aluorawa eyo machalo kama, mae chak, chak mopuo kendo mopoto. Chagni nigi nengo e aluorawa nikech omit kendo lose yom. To ji ohere nikech en gi madini eiye. To inyalo chame kata inyalo madhe gi kuon kata gi rabuon e aluorawa. To komadhe to iyieng' sawa sawa mano emomiyo en gi nengo e aluorawa. Omiyo e aluorawa wahero chak mopoto.

Kaluwore gi pichani, anyalo lero gima dhi mbele kae kata gima timore ka. Mokuongo gima timore ka en ni ng'ani kata ng'atni wang'o yugi epuodho. Yugi gi iwang'o mondo oyaw yo, kata oket puodho obed maler kapok opure. Mano emomiyo tijni ber ahinya. Mar ariyo ogolo gik manyalo kata kuthni manyalo chuo ng'ato sapur. Emomiyo ji ohero wang'o puodho mondo ogol yugi mondo puodho obed maler.